Ialdae siling ata kii? Kele siling pokol somok ngende beit nemi barak mising cham aibune ane kigomba siling pokol aldauneno anyun siling pokol saip

En kenyinii kogogobiit cholwogik chejang, cholwogik chuton kouu chegiboree biik anan kechoor tuguk ab biik, kokwet negoindoii en chalwognotet ko kokwet ab pokot amun piik chechang ko kigibaar en pokot ak keiben kiagiik

Eng' yu komii chito nekitepi ng'eny ako meset ole tepe komii tuguk cheterter: mi amitwogik, mi saanit, akomii akoy kumik togu kole mache koamis chichitok akomache kosuruk kopwa saanit nyin ako togu kole mapoipaichi tukchekairo eng amitwogik chutok.

Eng yuu komii kamet nekanam sarurietab teta, tanyitok ko teta ne kikee, ndaroo pichaini konyo metinyun ribsetab tukaa chekikee, bo komonut keribe tukaa chekikee amun intekei chekoo ialde inyorchikee chepkondok.

Eng' rapinik chekilipana kila arawet cham asere kiy nekile budget, budget nitok kotereton mising' apchechi chepkondok chun tuguk chepo komanut akoy chemapo komanut akoy kong'etwon rapinik chekagonor.

Eng kila betut ko cham anyoru siling eliput, ko ngiyai eng arawet koeku siling elepu sosom, chepkondok chutok kocham anyorune chego che aldei kila betut.

Eng' yuto yu komii murenik aeng'u cheame panyek togu kole kaicheru panyek chu eng' sapuriet neo, ko kingopatai ayae boisioni ko kinyatoret chorwenyun achap amitwogik ab tumdo.

Yo imoche ilipan karatasit ab atabet nemye en eCitizen iwendi portal nebo eCitizen korok ichop account kometinye, korok ichuut account inotok neityo iapplaen certificate noton ak korok ilipan rapinik kobu Mpesa anan Credit card siling elifu ak konom

Atonatonii ngwek chu komengegitun yoomoche ochob korook atiil kitunguik ak nyanyek ak asuus kitunguik choton ak nyanyek agai koruur, otesyii chumbiik koroon oibuu ngwek choton che kogatonaton ak onde oriit ab nyanyek choton ak kitunguik ak agany dakigoisiek taman ak taman ak muut.

Chutok chuu kekuren pilipili hoho chekokinde tireit, abwoti ole moche nyo kwalda chichi pilipili hoho chuto. Pilipili hoho komuch inyoru chenyolilen anan ko chebiriren ako pilipili hoho ketesyin amitwogik cheterter. Chobe icheget koanyinyit amitwogik

Eng yutok yu komi chito nenome nyanyek, nyanyek chuu kochang' missing, abwoti ole bo mung'aret nyanyek chuu. Achame ane nyanyek amun kitesyin amitwogik cheterter ako konye koanyinyitun amitwogik choton